Koroi ko simet kobota simcard simcard ko nekindeni simet oritasikobit kobois. Irigistani kora ak asikoraak nyende simet orit kobois. Simet ak simet imuche ing'alale much iyoktae robishek imuch ikonoree robishekuk.

Ministry neae koik nemie ripet ap koret ko Ministry nebo Interior anan Ministry nebo emet orit noton nenomu inguno Mr Murkomen. Ko, toreti asikarik koripe emet ako boishe eng' mpakaa miten cheteben mpakaa oliin asikorip emet.

Koimutik chetinye biik chetinye legutab rabinik en simoit ko agenge, ko biik cheyoege biikab kap Safaricom konyokoberber chitap biik komwaita PIN nenyin kobaa rabinik. Alak kobiru simoit kouyon mwalimu anan ko mi sugul nemi lakwet kiyokto robinik. Age, kolen kesindan mchesoshek chon tam kitongozoni akot ko mechut koberberin imwaite PIN kobaa robinik kobek.

Anyoruu kanyaiset nekararan eng sipitali nepo kokwet ngotko kiaregistan chebo SHA. Amu magat chutugul koregistan SHA akolipan robishek chemogotin.

Bo komonut chikiletabkei amu chitugul komagaat kochikilkei asikonai bortanyin. Sikonai kole ngot komi korot age tugul, kosibkonyaa kotomo koit stagit nekakoyait. Kou cancer, kotkosip ichikilkei ak isipinai kotagomi stage one komuchi kenyain ana ko stage two kemuchi kenyain. Ara kararan kechikilkei sinaigee.

Awendii ibakerei daktari kochekeno ya makararan borta anan akot ntakararan borta awendi ipkochikila asianai bortanyu .Ngotko mii mion anan ko korot ne kokonama sipkenya kotoma koit stagit nekagoyeit.

Koroi kegure Aerial toreti konyo netwok agot eng simosiek toreti ratioishek. Kora toreti agot stationishek chuitangazanishe asikokas komnyee toreti television asikonyo network komnye.

Eng yu akere lagok somok chekiboiboitu, ak ko lagokap sukul. Iboru kole pendi kaa. Kainde morikwa barak che aeng' che mwae kole kalyet. Boiboi lagochuto.

Agaigai kolsetab minutik chechang amuu ngotkoikol minutiet agenge komuche koma ikaran alyet anan beit kokimechi beiit. Ko ngitinye kogekol minutik chechany kongomechi age kokarurji age ko inyoru baratet eng yoto.